Hĩndĩ ĩrĩa ngũkorwo ngĩbundithia mũndũ ũhoro wa gũtũmĩra macini ya gũthambia itĩ, nĩngũmuonia harĩa yambaga kũgwatĩrio, nĩgetha akorwo akĩmenya harĩa agĩrĩirwo kwambĩrĩria akĩenda kũmĩhũthĩra. Nĩngũkorwo ngĩmwĩra atĩ hĩndĩ ĩrĩa arathambia itĩ ici, agakorwo atĩ hĩndĩ ĩrĩa arĩkia akona nĩgĩtheru na akona nĩgĩcenjetie kũringana na ũrĩa kiuma hau mbere. Na nĩngũkorwo ngĩmũnengera gabuku ka macini ĩno ũrĩa yagĩrĩirwo gũkorwo ĩkĩhũthĩrwo, nĩgetha ndagakorwo agĩka mahĩtia o mothe nayo.

Kĩbandĩko gĩkĩ kĩronania atĩ nĩkwagĩrĩirwo gũtithio gũkorwo atumia makĩruithio tondũ nĩgũkoragwo gũkĩmarehera thĩna wa kĩmwĩrĩ. Nĩũkoraga atĩ rĩrĩa atumia makorwo nĩmararuithio kana airĩtu, nĩmakoragwo magĩkorwo na mathĩna maingĩ mũno ma mwĩrĩ. Na nĩ ũkoraga atĩ ũndũ ũyũ nĩũkoragwo ũkĩmarehera ruo mũno na ũgakora atĩ atumia nĩmarakorwo magĩthĩnĩka na gũkerwo gũtithio kũruithio kwa atumia.

Mbembe ciakwa njũa ngoragwo nyambĩte gũcitherũkia, nĩgetha cikorwo ciĩ hĩũ na ci ndĩcige kando. ngacoka waru ciakwa ndacithitha ngacigĩrĩra, na ngareka cikorwo nĩ cikĩhĩa, ngacoka ngathiĩ ngoka na kanyũrĩa kana hatha, ngakorwo nĩndĩracitherũkia, na ngacithĩa nĩgetha hote gũkorwo nĩndĩracihũthĩra, Na waru ciakwa ciakorwo nĩciahĩa ngacikima, nĩgetha ngacoka ngekĩra mbembe ciakwa, na ngekĩra hatha yakwa ĩrĩa thĩite, na ngacoka ngacikima na cikaingĩrana wega na ngakorwo na mũkimo wakwa wĩ mwega.

Thigari cia KWS nĩ thigari irĩa cikoragwo cirũgamĩrĩire nyamũ cia gĩthaka. Nĩũkoraga atĩ wĩra wao ũkoragwo gũcirora, nĩgetha citigakorwo atĩ nĩcirathiĩ gũkorwo cikĩingĩra mĩcinĩ ya andũ, na ũgakora atĩ nĩcirakorwo cikĩũraga andũ. Na ũgakora ũũ atĩ nao nĩmakoragwo mamenyereire citigakorwo cikĩũragwo nĩ andũ. Thigari ici nĩcikoragwo atĩ nĩcikoragwo na wĩra ũngĩ, atĩ hĩndĩ ĩrĩa agendi moka, nĩo makoragwo makĩmatwara kũrĩa nyamũ icio cirĩ, nĩgetha mahote gũgĩciona.

Nenda ĩno ya GPT nĩkoragwo nĩyendetwo mũno nĩ arutwo tondũ nĩkoragwo ĩkĩmateithĩrĩria mũno, hĩndĩ ĩrĩa makorwo makĩheyo wĩra nĩ mwarimũ wao na makorwo atĩ matirakorwo makĩhota ũrĩa magĩrĩirwo gũkorwo makĩũruta. Maingĩra nendainĩ ĩno nĩũkoraga atĩ nĩmarakorwo magĩteithĩka na magakorwo matirĩ na ũritũ gwĩka wĩra ũcio. Na nĩũkoraga atĩ hĩndĩ ĩrĩa mũrutwo atarĩ na ũhoti wa gũkorwo agĩcokia kĩũrĩa, hĩndĩ ĩrĩa aingĩra nendainĩ ĩno nĩũkoraga akĩmenya ũrĩa kĩũrĩa kĩu gĩbatie gũkorwo gĩgĩcokio.

Haha nĩ thokoinĩ, thokoinĩ nĩ handũ harĩa andũ makoragwo mokĩte makoretwo marehete kĩrĩa makoretwo makĩgetha mĩgũndainĩ yao. Nĩũgũkora mũndũ wĩ na nyanya, ũngĩ ena gĩtũngũrũ, ũngĩ ena mboga, ũngĩ ena matunda na ũgakorwo othe nĩkwendia marakorwo magĩciendia. Na nĩ ũkoraga hena mwendia na hena mũgũri. Mũgũri nĩaroka kuoya kĩrĩa arenda nake mwendia agakorwo akĩgĩa mbia.

Ihinda rĩrĩa ũrakorwo wathiĩ kũhũthĩra kompiuta yaku ĩgacoka ĩgakorwo ndĩrakorwo ĩkĩruta wĩra, ĩkoragwo nĩ ũndũ wa thĩna wa intaneti. Nĩ ũkoraga atĩ intaneti gwĩ kũndũ ĩkoragwo ĩĩ thĩ mũno, na ũgakora nĩ ĩrakorwo ĩkĩrehera andũ arĩa marenda gũkorwo makĩhũthĩra kompiuta ciao thĩna. Na nĩ ũkoraga atĩ he hĩndĩ intaneti ĩkoragwo ĩkĩũra na kũguo okorwo mũndũ nĩ ekwendaga gũkorwo akĩhũthĩra kompiuta agakorwo ndekũhota.

Kaingĩ nĩũkoraga atĩ ihinda rĩrĩa ndĩrenda gũkorwo ngĩhũthĩra kompiyuta, kompiyuta ciothe nĩcikoragwo cikĩhũthĩka, na ngakora atĩ no mũhaka ngakorwo ngĩeterera nĩgetha mũndũ ũmwe akorwo nĩarĩkia, naniĩ ngorwo ngĩhota gũtũmĩra kompiyuta ĩyo. Na nĩ ũkoraga atĩ kaingĩ rĩ internet nĩkoragwo ĩthĩ mũno na ũgakora atĩ hĩndĩ ĩrĩa ndĩrenda kũmĩhũthĩra internet nĩkoragwo ĩkĩrehe thĩna.

Hĩndĩ ya ithurano nĩũkoraga atĩ andũ arĩa othe marakorwo makĩenda gũkorwo atĩ nĩmararũgama gĩtĩ gĩa mũtongoria wa bũrũri, nĩmakoragwo magĩtwo na magakorwo makĩheyana maũndũ marĩa marenda gũkorwo makĩrutĩra Akenya. Nĩũkoraga atĩ o mũndũ nĩakoragwo na kanya gake ga kwaria na ũgakora atĩ o mũndũ ena kanya ga kuga maũndũ marĩa arenda gwĩkĩra Akenya.

Ici nĩ ndawa cia kũrebia tondũ nĩguona hena thigara, hena njohi, hena ndawa, hena tũcindano na hena kĩbiriti. Na indo ici nĩcikoragũo cigĩthũkia ũgima wa mwĩrĩ wa mũndũ na ũgakora mũndũ ũyũ nĩ arakorwo akĩgĩa thĩna mũno wa mwĩrĩ na ũrĩa abatiĩ gũkorwo agĩthiĩ thibitarĩ na akorwo akĩĩrwo atige kũhũthĩra ndawa cia kũrebia.

Ihinda rĩrĩa twakorwo tũrathiĩ mũgũnda rũcinĩ rwa tene, na tũgakorwo atĩ nĩ twathiĩ na tũgakorwo tũkĩumĩra o wega, nĩ ũkoraga atĩ nĩ tũkoragwo na mĩnoga mĩingĩ mũno, nĩ ũndũ wa kũrĩma mũthenya mũgima. Na ũgakora atĩ rĩrĩa twa kinya mũciĩ, tũkoragwo tũgaikara thĩ, tũkamba gaikara thĩ, na tũkamba kũnywa cai nĩgetha tũkĩnogoke nĩ ũndũ wa mĩnoga ĩo ya mĩgũnda.

Nĩ ũkoraga atĩ, rĩrĩa wathiĩ mũciĩ na wakora gũtirĩ maĩ, nĩ ũkoragwo, na nĩ ũkwendaga kũhũra nguo, ũkoragwo ũgĩthiĩ rũĩ-inĩ, na ũgakorwo ũkĩhũthĩra maĩ macio ma rũĩ kũhũra nguo ciaku, na andũ nĩ makoragwo aingĩ, na nĩ ũkoraga ũndũ ũyũ ndũkaragwo wendekithĩtio mũno, tondũ nĩ, hĩndĩ ĩrĩa wahũrĩra nguo rũĩ-inĩ, nĩ ũkoragwo ũgĩthũkia maĩ macio, na kwĩ andũ makoragwo makĩnyua maĩ macio.

Andũ aingĩ arĩa me macarĩrio-inĩ mao ma o mũthenya, na nĩngũona nyũmba ĩno ya ngorofa ya BBS ĩrĩa ĩkoragwo nĩ ya mbiacara. Na nĩ ĩkoragwo ĩrĩkanĩte na ĩkamenyeka mũno nĩũndũ wa mbiacara ciayo. Na nĩnguona kĩbandĩko kĩa bengi ya DTV. Na ngona kĩbandĩko kĩa thimũ cia Techno. Na ngona kĩbandĩko kĩa supermarket ĩrĩa ĩkoragwo ĩgĩĩtwo Carrefour

Mwanake ũyũ nĩaronekana akĩruta mawĩra marĩa marutagwo kaingĩ nĩ airĩtu na atumia. Nĩũrakora atĩ nĩareyoha retho, nĩgetha akorwo akĩruta wĩra ũcio wega. Na ũgakora akĩinamĩrĩra, na nĩaronekana ona akĩruga na nĩũgũkora atĩ no ũkorwo ndarĩ na mũndũ wa kũmũteithĩrĩria kũruta wĩra ũyũ.

Nĩ biacara ya kĩ o mũthenya ĩrathiĩ na mbere, mwanake ũyũ nĩarakorwo nĩarendia mĩgutho. Na airĩtu aya erĩ nĩmaronekana megũkĩte kũgũra. Nĩmaronekana nĩmarakorwo makĩaria na magakorwo makĩrana ũrĩa marerana, na mwanake ũyũ nĩarakorwo etereire nĩgetha amenye kana mũirĩtu nĩarakua mũbuto. Nĩ ũrakora haha nĩ biacara ya kĩ omũthenya ĩraenderea.